The Vo started by reading the Question.

karamat naisuj narem nang'uraki inkujit pee etum aatoyu iloing'ok, ilasho loo ngiloi.

Kakua nyamalaratin iyimaa te ramatare oo nkishu naa kaji inko igilunore? karamat inkishu naisuj ,nawuud, agilunore moyiaritin nainguraki netii' inkujiit nairusha

Kaji ikoni eramatare naishori inkushi misuaari pee ilepunyeki te na rishata nagira oloing'ang'e aibelekenya peramati nkishu nitaii kuti nkishu olkiloi peilepunyie osokoni.

Reading the question first.

Kaji inko pii intushul eramatare oo nkishu we enkiremore to olchamba lino? pee aibung olchamba lai nawoorr katitin are naitengelaki inkishu ewueji enye onkujit. aitengelaki kulie daiki wolchamba, ilpaek, ilmalenken, okulie aitubulu naishoo endaa naishoo mpisai naitengelaki ewueji enye neaku karamatita olchamba naanya sii nkiri.

Kanyioo naijio kidim nkinejik atamok iwuejitin naa kidim aataaku too iwuejitin neepaasha? wore inkineji nakitegemea eramatare, wore enkop pookin teramatare, nayiee olopeny itegemea teramatare eremoto ,enkisujata, enkibelekenyeta olkeek, weramatare telulungata, na kishoo inaa ramatare metamoo inkinejik ewueji pookin nintamanya

pee itae enamba kutik enkumoi oonkishu tengaraki nayau eewuoroto enkop wemutata oongujit nitae kutik embegu, arashu eponari enkiroshi oonkishu pee kidim aitobiraki inkishu osokoni loo nkishu naaramatayu.

Intushula akata empeku oo nkishu inonok? Kanyioo apa iyieu nitum? aitushula kayieuu apa natuum nkishu nairoshi naata nkiloinetaa nkiri sidan neramatayu te namba kiti

kaibung ilasho kutitik aramat, aud, nasuj tenkaraki inguesi ye oriong we niatua naisho metanaa inkishu aisho kule naanarikino.

Kanyioo ijo tenitushuli inkishu o nkerra te enkaji nabo? mitushuli amu kelama nkishu onkeera kasapukin inkishu nakutitik inkeera , naa keer inkishu nkeera ,naa kepiki nkishu enkaji enye na kepiki nkera enkaji enye..eneaku iramata naduoo suam metaa endaa ino peeku ketii enishaa.

Kaji inko pii iponaa kule too nkishu e kule? kaitoti inkishu naramat nawunoki inkujit nainguraki olmanyara sidai otaana enkare netaaana inkujit patuum anoto kule toonkishu ookule

Kanyioo paa ole tipat orbaribara ilepunyie eramatare oo nkishu e kule? tenkaraki naa aituum ewueji niimunyiee shumbi, onkujit, wenkare olkeek niramatiee naduoo suam petumoki ataa ketaa biotisho tenkishui enye petumi naduoo ale oonkiri pitumoki ataramata naduoo suam ealuo

Pee itobir irbaribarani, nitayu eretoto e lelo aramatak ooramat inkishu ekule ning'oruni irkeek ootujurroki oor internal parasite o kuna kulie naaji external parasite pee etumokini ataramat inkishu ekule, pee etum aanoto kule, terisioroto oramatie oramati iloopeny isuam.

pee elikini olturur oitasheki ing'uesin entim pee ing'or sii niche ilaramatak paa ore engong' naminie sii niche inkishu enye eimu ing'uesin entim, atalak atushuku inakiteng' enye arashu ina ng'ues nenosa ing'usi entim nepiki ilaing'urak pee etum aing'ura.

Kainyio pee eramati nkerra oleng alang nkinejik tena murua. Tenkaraki naa ore nkera ketii moyiaritin kumok naitanyamal, naijo enchuka , naijo enkorotik o nkulie keyaitin ake naa ninche eitanyamal alang nkinejik. Naa keyieu eramatata oleng kuna kinejik keeta ilpapit kumok neeta sunya niaku keyieu eramatata nadede.

emaa tenaa eramatare osinkirr aa sita kakua sinkirr inyorr ataramata, katilapiaa ocatfish, naa kainyioo pee pitegelua? ore sinkirr leramatare naikash naa sinkirr oji tilapiaa amu ketumoyu tonkariak naatana natii nkaulele na ketii tenkumoi neaku engelunoto ai

etipikaki rereni leramatare egirai aingorr etaii ilkigerot oitodolu eiteruni aipanga epiki imbenkin metalakishoi tinaoitoi edigital etanakata nayiolouni eneim mpisai pookin

peyie itabaki lelotung'anak inaramatare, too muruan naamanya neutaa neliki maana esidano edigitol ,we esata esiai araka tinasiai edigitol wengung'arata sidai naduya ina siai edigitol.

iteng'ena iltunganak neliki esidano edigital easata esiai earaka ebdigital enaa kuno oitoi ebiotisho enaa sha nairegistai olmarei telulung'ata onkulie kumok laijioo inua jamii ning'uraa torekiee ledigital nintayu torekie le digital tiang'

Egira sirkali aitelelek alang enidumunye alo enkop nalakua, kake wore yiee peaku yaata esimu enkarna e smart phone niregister te e-citizen nindim atoomonu ilkasi te ecitizen nindim atoomonu ilkasin te e-citizen

woore nkoitoi nasuuj naa pingoru torekie le digital eregister neomonisho tenegira aiteru aing'oru nesuj tonkoitoi ilorekie aa itangejuk tenkaraki eishunyiee larin naa kesuj enkoitoi naishoruno

Olchore supa, eyie apa ele. kimusana kibayioro olchore lai eton apake aadamu nemamus peyie aadol. Ore pee aadol nashipa oleng. Nayiolou ajo ira olchore lai le maana. Aiteru apa tinakata nitu aikata aarikino, matotoni tene aanya lomon mairoro tolimu ile supatisho.

Maata eng'eno naipirta inakipirta adool ajo embaee nagiraii aitangas enkampuni arashu enesirkali eretoto ombaa naaje oltungani

ore enyamali osinkirr naa wore manyishoritin ee atua isinkirr na kegirai aitanyamala tolchafui nerr isinkirr tiatua enkare nenyamalu oleng na kitokini ananangaki ntokiting chafui plastic oo chemical amu kitanyamal eramatare wolbulunei wemanyisho osinkiri tiatua enkare

Ore ena naa maana naa eramatare olchamba. Eilee ajo keramata araaki nepang'akini pee etuum ataramaat. Enaa etubului nailea naa esabu sabibu oramatita oloipeny.

Metii ena siai empukunoto e tilapia, metii enkop ang. Kake ketii kulie kwapi naanyikita iyook ilo ramatie loo sinkir le tilapie, ewei neramati neing'ori anaa erubata nabo eramatare o mpukunoto o ntokitin naing'ori.

Ebelekenya terishoroto o manyaara a keeta rishaat naanyor neuni, neeta rishaat naibaa teng'araki erishata e nchaan. Naa ore etaini na keyeu nitasekuni sokoni ena keyeu naa euun etaana osokoni piishooki amiir amu naboo o masaa naishooki aroyoo neiyeu hasara sapuk oleng.

ayieu eretoto ooltururi leme le sirkali, we ng'eno, naiteng'eni paatum enaiko peyie aramat, naing'or, natum atudupore ena pukunoto eng'ues yeatua enkare, naata faida oltungani teneramati, olmanyara lenye. naa kaata nkariak naataniki. naa melauni empukunoto osinkiri laijo ele. kake eitengenaki oltungani eneiko pee eramat. pee eingor neramat emanyisho ena ng'ues, pee etum sii ninye ataa keserian.

ee kautakini, neutari neitengeni, nelikini esidano ena siai e teknologia eimu esimu. naa keyiolou pooki ng'ae ebae natuutakaki, neitengeni, nelikini tipat edupoto nayau ena siai. oladuo tung'ani naa keyau ina esiokinoto we yiolunto tenkaraki natisipua ajo keeta dupoto. netuutakaki nelikini dupoto enaduoo siai.

eitu aas ena siai kake adol ena kwashe, namelok napejo..nadol oshiake too wuejitin, nainyiangu, nalotua ayier tiang napej. naa kemelok. naa kang'uar pee aas ena siia amu esiai sidai tenatum eutaroto, we nktengenare we likinoto, nadede etipat ena siai tenayiolou.

Intarru ake naa iun olkikua ninyang'u te beii kiti nilotu aadung'dung' nimirr indung'dung'ot niitum faida alang anado ninyang'ua nado kikua sapuk, amu iewuo adung'dung' neeya oltungani te risioroto enaiidim ompesaiii naata, niinepu aajo koree iyie nitoponaiye nadoo iropiyiani niinyang'unye amu inyang'ua duo aasapuk te bei nilotu aamirr nkutii te bei kitii ninepu eeta faida alang enado edukuya enkinyang'unoto.

mayiolo ena eitu aikata adol, kake tenaalikini, nautakini, naitengeni naa kaidim ake ataasa. amu ore esiaai, naa esiai nadoolta ajo irng'anayio kulo, ouni naa ore olng'anayoi pookin we unore neeta faida. oltuungani pookin otonyorayie esiai nees, pee etum anoto sii ninye faida. ewueji netumie entoki naramitie kewon neramatie irkulikae.

Ore ena naa endaa ogali o mbukaa laasheet osesen na mbukunoot o moyaratin te sesen. Enaree nemooku oltung'ani eyelou endaa nasheet osesen o naibooyo moyaritin naa ninye ena naiyeu osesen oltung'ani.

ore ele naa orgali ompuka, wenkae toki ake nemayiolo. etii ormarenke latoning'o ajo edaa ena naashet osesen, ompuka naarare imoyiaritin osesen loltungani. empukunoto edaa.

ore tenkaraki edaa nashet osesen, neerare imoyiaritin ele gali okuna puka okuna kiri. edaa nainosayu oleng tenkari ore enkop ang neramat ing'uesin, naata nkiri, naa ore nkiri naa empukunoto edaa sidai oleng'.nashet osesen enituma anya.

ore eesata esiai esiai esimu, eoshoto, we nkitumiata e internet,o YouTube o whatsapp onkulie oitoi pookin orkiliku, naata esimu. nitasioyo irkiliku naa orkilikuai odede, oiriwaroyu teilo tungani oisiligayu, toolomon ashu orkilikuai.